ĩno nĩ mĩbira ĩrĩa ĩhũthagĩrwo nĩ andũ arĩ erĩ mendanĩte. Mamĩhũthagĩra gũkoma nayo nĩ ũndũ wa kwehereria maũndũ ta mĩrimũ, kana hihi ta kũgĩa mwana mũndũ atebangĩte. Mũndũ nĩ agiragĩrĩria kũgĩa mĩrimũ ta mũkingo, mĩrimũ ya kũgwatanio ta UTI na maũndũ mangĩ maingĩ.